Ore ositima Neeta retot nara naa kadhaa Neeta sininye enkitumiaroto enkolog nenyana kumok amu ore enedukuya tositima naa ore enkata nairobii naa meye ninye ositima melo duo aikata neye nimin tenkaraki aitoki nabo ore enka ore sii ositima naa meeta aikata enkolog nijo meetae taata ositima ore edupeta enkolog Mera kumok amu ore ene dukuya kaisidai tormanyara lenkop amu meeta ninye minyial ninye environment ore eiare entoki nalelek entoki nalelek ore entoki nagol naa installation naa empikata esola kake ore pidip aku edipa aitalama neleleku pookin toki aa ore sii enkae naakisidai esolar oleng amu meeta cost ore sininye Kuna token nalaki kila siku ositima naa kegol neeku ore naaji enasiai ositima naa elak enaake ore ene nkolog melaki naa kidim sii ore naaji teyiarare naa kenyaa ositima@mpesai kumok ore esolar naa kelelek oleng ore enkata nairowua kelelek oleng kajo nanu esolar naaji esidai tositima

Etii nkoitoi kumok oleng nikintumia yiok ataa naitobir enterit , ore enedukuya enkitumia entoki naji ,enkimia olchala naa , enkintumia olchala aunie ndaikin, ore olchala sidai olchala oleng amu meeta ninye eleshala lontare oloonkishu , kisidai amu meeta , miaffect, minyial micro organism natii enterit, nabo . Ore enkae enkitoki sii aitobir enterit , nikun inkujit tenchumata enterit metaa meya enkare , nindim naji niun entoki naji, niun nkaitubulu napashpasha , anaa indim atuuno mposho tekatikati orpaek .Nintoki naji , ore sii enkae oitoi naa enkintobir , ore kuna reyieta onkariak nikintobir ntokitin anaa naji gabbions wuejitin naa naiboyo enkare , nikipik irmutaroni loiboyo enkare pemitoki enkare akwet anangari aya enterit , nikimboyo sii ina , nikimbooyo pemekwetie enkare enterit ainyial enkop , ore enkae kitur ilturot oiboyo nkariak metaa meetae enkare nairun off aya enterit teshumata enkop . Ore enkae eunoto orkiek , ekiun iyiok irkek oleng ,naa kibboyo irkiek enatoki naji splash erosion metaa ore enkare nemedou nai enkare tenkai aosh enkop.

Oree ilnyanya naa eunieki tee Nursery bed tolchamba anaa Green house ashuu neuni akee toong'ata embosel naa kebulu ilnyanya nenapisho nenap ilng'anayio lenye nemeitaini lelo ng'anayio lenye mbaka nedoru, oree enkata naoto ilnyenya neeng'ata nadoru ilnyenye oleng oree pedoru lelo ng'anayio lenye aadoru pii netoyu nedumuni naaji lelo ng'anayio nepiki embosel apik ong'ata meeta metiii entoki narishie eng'olong neishori menosa eng'olong oleng, nerishieki sii ilmotonyi nerishieki kuliek tokiting' oong'uesi pooki naanya kumok oree perishieki neishori lelo Nyenya metoito pii ajoo metadanyata, nedanyi nedanyi doi ninye oree pidany ilnyanya nisalaashaki enkop itoduo enakaishoto pooki enkai naaketoyu neinyala nenyat inamat enkop oree peetoyu inatoki netuu anaa olchala etuu anaa esuut neaku Dry completely. ning'uaa seeds tioring' neaku oree nena seeds newuonini aituru nena seeds neaku ready peitoki auun enkata pooki nayouni.

ore oshi ilkeek loo ilmatunda, arashu ikeek lenkabila pooki naa ketum ilng'osil kumok ontona ilng'osil kumok oleng' naa ore enaishaa naa tenesuli ilng'osil metaa irkuti ng'osil eeta sidain naa kuna isababuni pee esuli ilkeek, ore ene dukuya naa teneti enkata natijing'a naaji olng'osila obo emoyian nidol ajo kelelek itasur inkulie wejitin pooki nidung'u pee mintasur, ore eniare ore too inkwapi naijo naaji kirowua naa kisaidia ena sulata oo ng'osil peyie mitoki olchani awuok enkare sapuk ore pee eeku keeta olchani imenek kumok naa kiminie enkare sapuk tena toki naji respiration, ashu transpirations' ina toki taa apa najo ilashumba te biology nejia, nitoki enkae nabo, oore sii esulata oo ilng'osil naa kitaa kutik ilng'osil , neeku kidim taata kulo ng'osil enkare naitosha pee etum anoto ilng'anayio ore lelo ng'anayio nesidanu, neeku nena baa nena taa isababuni pee edung'i ilng'osil.

Ore ena baye, tanang'as ninye adol, naa kaidim atejo erore ena anaa kegirai aisafisha enkaji. Naa ore ena toki nagira aisafisha enkaji naa mee noshi kifagioni nekiyiolo. Keatai entoki naok ele chafu, neok eterit pooki aaoki ok enterit pooki tenkaji, neikurkur ake keoku enkare neoku ina are pooki. Naa aisidai ena siai , ore duo olmareng'e okitoning'o loatai naa keji, naa keitasioki sioki ena teneyauni intokitin naijo kuna naa kesiokisioki esiai, naa keret nena meashinini ninye metaa ore oltung'ani oorito ewueji, nemeok enaduo terit neinyal naaji matejo biotisho enye., yes amu keata enterit oloirobi. Neaku kajo nanu ekeji sidai ena keisidai kuna tokitin teneaku ekeatai, pee aa ninche easikii esiai, nemeitoki taa taata ainyal olorere. Ore sii enkai naa keji ore ena toki naa entoki naji safety and occupational role ena naa keji, sidai tanaa keata lelo tung'ana laisiayak imashinini naijo kuna, peeret naa pee metum imoyiaritin naijo kuna pee einyal biotisho enye, neaku neija ejoito ninche taata serkali enkop ang' naa ireteni naa loata pee esujieki ilaisiayak pae loo siaitin loonkaik, pee meiaffect ake esiai naas.

Keatai intokitin naatai tolchamba pee emitiki ing'uesi enya endaa. Ore ene dukuya, indim atipika oltung'ani metaa keitasho oltung'or oltung'ani dama. Amu keatai ing'uesi sapukin anaa taata , ore ninye tenakop ang' kiata iyiok ilaroi, epuku ake olaro tendim neijing' olchamba . Enkoitoi nabo ina, keatai kulie oitoi naijo kuna, ore naa nooshi kata aa naa metumoki oltung'ani aitasho, neitobir intokitin naamir ing'uesin naijo naaji intobir enkiti kitaanyanyukoto naijo oltung'ani, ore ake pelotu eng'ues neijo ee weelde oltung'ani otii olchamba, nemeitoki alotu. Ore enkai, intobir naaji oltung'ani intokitoin naijo, idol tena kata intokitin naijo electric bell, entoki naijo olkeng'ele naa esola eitumiya, naa keosh kaan, kebik ake neija neosh oltuala, neileplep, aitayu taata olkelele, ore ake peeitayu ororei nedol ninche kulo tung'ana kuna ng'uesin kaijo oltung'ani. Indim sii aitumiya eredio, ore opa aikata epuonu iltomia ainyal inkariak, naa iredion kiintobir, ore ake pee iboloki sauti e redio nemeitoki eng'uess alotu amu neijo etiii iltung'ana ene. Indim sii ainua enkima kewarie, neinoki enkima kewarie nepiki ilkeek kumok, neaku ore pee eduaya ing'uesin entim enkima, nemeitoki anyikaki amu neijo ketiiki.